Mũndũ wa mbere ũrĩa ndĩramenya mbica-inĩ ĩno nĩ mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto. Nĩ mũndũ wa bata bũrũri-inĩ wĩtũ wa Kenya kwona uge wake nĩwoyagwo na ũritũ mũno ona nĩ mabũrũri marĩa mangĩ, kwona uge wake na matua make moyagwo tarĩ mo matua ma bũrũri wothe wa kenya. Oho, hĩndĩ ĩrĩa kũngiumĩra mathĩna o mothe bũrũri-inĩ, nĩwe ũkoragwo aroretwo igũrũ nĩgetha kũheana mwerekera wa bũrũri. Oho nĩakoragwo arĩ na matua ma bata atuaga igũrũ rĩigiĩ bũrũri na wĩ, ĩgũrũ rĩigiĩ mwathanĩre wa bũrũri. Oho mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona nyabara ma, mũnene wa mamĩnĩsta gũkũ bũrũri-inĩ Musalia Mudavadi. Nake no mũndũ wa bata thirikari-inĩ kwona nĩwe ũkoragwo arũgamĩrĩire na kĩ, akĩrora mũrutĩre wa wĩra wa mamĩnĩsta gũkũ bũrũri-inĩ. Mbica-inĩ ĩno haha mũthia-inĩ nĩndĩrona ũrĩa warĩ mwĩkarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya gũca, ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC, mũtigairĩ Wafula Chebukati. Nake nĩ mũndũ wa bata kwona nĩwe wanagĩrĩra maumĩrĩra ma ithurano, oro ũndũ ũmwe na kũrũgamĩrĩra mũtaratara wothe wa wũikia wa kura bũrũri-inĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa mĩtĩ na irio ciahandwo hamwe ũndũ ũyũ nĩũteithagia ũgacĩru wa ũrĩmi, tondũ wa mbere, mathangũ ma mĩtĩ rĩrĩa magwa thĩ tĩri-inĩ nĩmathondekaga tĩri rĩrĩa megũbutha, na o ho makongerera ũnoru wa tĩri ũndũ ũrĩa ũtũmaga mĩmera ya irio ĩkũre wega na ũndũ ũcio ũgatuĩka kĩguni harĩ mũrĩmi. O ho hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na riũwa inene kĩruru kĩa mĩtĩ nĩgĩteithagĩrĩria tĩri kũiga ũigũ wa maaĩ, tondũ riũa rĩtirakinyĩra tĩri na ihenya. O ho mĩri ya mĩtĩ nĩĩnyitagĩrĩra tĩri wega ũndũ ũrĩa ũnyitagĩrĩra tĩri gũkuo nĩ maaĩ hĩndĩ ya mũihũro. O ho hĩndĩ ĩrĩa mĩtĩ yahandwo hamwe na irio mĩtĩ ĩmwe nĩkoragwo na moguni ta hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mĩtĩ ta ya matunda yahandwo. Na o ho mĩtĩ ĩmwe nĩkoragwo ĩna mabata ta ma ndawa koguo hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi akũmĩendia akona mbeca kumana nayo. Na o ho no amĩteme na amĩendie ta mbaũ, na hau akorwo akigetha kana akĩona mbeca kumana na mĩtĩ ĩyo.

Nĩgwo kũhanda nyanya iria cirĩ tuta-inĩ, wambere nĩkũrĩ mĩtaratara ĩrĩa ũbatiĩ kũrũmĩrĩra. Wambere, tigĩrĩra atĩ nĩwarĩma mũgũnda waku wega na atĩ, tĩĩri nĩ mũhũthũ ũndũ nyanya cingĩhandĩka wega na njĩra ya raithi. Oho, thondeka tũmĩtaro tũnini tũnini kũrĩa nyanya cigũka kũhandwo. Tigĩrĩra atĩ tũmĩtaro tũu nĩwahinga mũico na mũico, ũndũ maaĩ mekĩrwo hau thĩiniĩ matekuuma nanja. Warĩkia ũgwo, rĩu tigĩrĩra atĩ tuta-inĩ harĩ na wĩigũ, nĩgetha ũhote kũruta nyanya ciaku na njĩra ya raithi citegũtuĩkanga. Waciruta kuuma tuta-inĩ, ĩkĩra kamũtaro maaĩ nĩgetha nyanya ĩhote gũthecererio na njĩra ya raithi. Wona wekĩra maaĩ kamũtaro-inĩ, rĩu thecereria nyanya ciaku. Ũgwo nĩgwo nyanya ĩhandagwo. Rĩu kuuma hau ũrĩũkaga gũciĩkĩra maaĩ, na hĩndĩ yakinya ya kũrĩmĩra ũke ũrĩmĩre. Ũgwo nĩgwo nyanya cihandagwo.

Kĩrĩa gĩtũmaga atumia moneke tamaconokaga mũno gũkĩra athuri, wambere, nĩtondũ kuuma atumia marĩ o tũirĩtu tũnini makĩrerwo, nĩmakoragwo makĩbundithio ũhoro wa gũkorwo marĩ ahoreri, menyitĩtie wega, na marĩ na mũtugo mwega wa gũthikĩrĩria na kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa marerwo. Nao athuri makĩrerwo marĩ tũhĩĩ tũnini, nĩmabundithagio ũhoro wa gũkorwo marĩ na mũgambo, makorwo marĩ na ũcamba, ũndũ ũrĩa ũtũmaga monekane ta me, ma, mahotaga kwĩyaria. Oho atumia nao nĩmakoragwo rĩmwe magĩĩtigĩra gũkorwo makĩnyũrũrio, kana ona kuoywo na njĩra ĩrĩa ĩtarĩ yo, kana kwonwo ta mataremenya. Ũndũ ũyũ nĩũtũmaga ma, makorwo magĩcokanĩrĩria na makorwo matekwenda kwaria mũno, makoneka ta maraconoka. Oho no ũkore rĩmwe mũndũ ona ti gũconoka araconoka, no hihi ona nĩ kwĩĩtĩkia ateĩtĩkĩtie, ũndũ ũcio ũgakorwo ũkĩonwo ta arĩ gũconoka araconoka, ũgwo agakorwo ona nĩ mathĩna arĩ namo ma kwa, ma kũremwo nĩ kwĩyaria no ti gũconoka.